Hakwa ngoragwo ngĩthiĩ ngĩthiũ ngĩthiĩ mũno taũni ithatũ, Wangige, Lĩmuru na Nairobi, na nĩ ngoragwo ngĩona maũndũ ngũrani. Wambere nĩnyonaga andũ me mbiacara-inĩ ya ũkui. Ũkui na kũhũthĩra matatũ, ũkui kũhũthĩra nduthi, na ona kũndũ kũngĩ nĩ kũrĩ mbathi ta Nairobi, iria cikuaga andũ kuma gĩcigo kĩmwe kinya kĩrĩa kĩngĩ. Wakerĩ ũndũ ũrĩa nyonga ũkũngũĩirwo woeirwo na njĩra nene nĩ wendia wa matumbĩ, na cabaci, na smokies, na waru, na thambutha, andũ acio ndũngĩmaga taũni-inĩ. Ona taũni nini nĩmakoragwo kuo. Wagatatũ ũndũ ũrĩa nyonaga wĩkĩrĩirwo mũno nĩ wendia wa matunda. Matunda ta mananathi, matunda maya nĩmanyotoraga andũ kwoguo nĩ mbiacara ĩkoretwo ĩkĩoyererwo nĩ andũ aingĩ.

Andũ moyaga mbica nĩũndũ wa maũndũ ngũrani. Wambere moyaga mbica nĩ ũndũ wa kwĩririkania nĩmacemanĩtie. Wakerĩ andũ nĩ moyaga mbica nĩgetha mhote kuoinania ngenda-inĩ ta WhatsApp, Facebook kana Instagram. Wagatatũ andũ nĩ moyaga mbica nĩgetha kuonania maica ũrĩa marathiĩ na mbere. Hihi makoya mbica hau mwaka-inĩ matarĩ na mbeca, magacoka makonania maica ũrĩa marathiĩ na mbere. Wagatatũ andũ nĩ moyaga. Wakana andũ nĩ moyaga mbica nĩgetha makahota kwĩrana karũgano mbica-inĩ icio.

Wa mbere nĩnyendete ũndũ ũyũ wa rũracio kana kũracia, aah tondũ nĩwonanagia mũirĩtu na mwanake nĩmoya ikinya rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ wao. Wa kerĩ, kũracia nĩkuonanagia kwambia kwa bamĩrĩ, tondũ andũ maracia nĩtamahikanĩtie kũrĩngana na ũndũire na rũrĩrĩ. Koguo nĩwonanagia kwambia gwa bamĩrĩ na nĩkĩo nyendete ũndũ ũcio.

Arĩa ndĩramenya mbica-inĩ ĩno, nĩ nyina na mũirĩtu wake, na mbica ĩno ĩronani mũirĩtu ũyũ no arathiĩ na mbere na gũthoma, na ũrĩa tũĩ rũrĩrĩ rwa Maathai nĩrũhikithagia airĩtu ao, nĩrwahikithagia airĩtu ao ona kũrĩ andũ o marahikithia airĩtu marĩ anini mũno, no nĩtũrona mũirĩtu ũyũ no arathiĩ na mbere na gĩthomo gĩake na nĩũndũ mwega mũno.

Wabici ici nĩtũcionaga kauntĩ-inĩ ngũrani ngũrani, na nĩciteithagia andũ kana nĩcitũmĩkagĩra andũ na njĩra ngũrani ngũrani. Wambere nĩcio cithondekaga kana cika nĩ wabici ici maũndũ ma kaũntĩ mathondekagĩrwo, ũrĩa ũheani ta wa thitima na maĩ na ũtheru makinyanagĩrio.

Igoti rĩrĩa rĩnene kaũntĩ-inĩ ya gĩthumo nĩ igoti gĩa gĩthumo na rĩkoragwo rĩ barabara-inĩ ya Uhuru na rĩkoragwo rĩrĩhingũre kuma tha igĩrĩ cia rũciinĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe hwainĩ.

Mbica ĩno ĩronania ciana ciĩ kĩrathi na nĩciĩkĩrĩte unibomu ya rangi wa mbuluu na nĩcirabundithio kũhũthĩra intaneti na kompiuta. Na ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno. Cirabundithiio ũrĩa cingĩhota kwĩguna kĩmathomo kuumana na kũhũthĩra intaneti na kompiuta.

Mũndũ ũrĩa ndĩratambũra haha nĩ Ole Nkaiserry, marĩtwa make mothe nĩ James Ole Nkaiserry. Akuire mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na mũgwanja. Arĩ mũmbunge kuma mwaka ngiri igĩrĩ na igĩrĩ kinya mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inya. Harĩa atigire wĩra, atigire gũkorwo mũmbunge na agĩcagũrwo gũtuĩka mĩnĩsta wa thĩiniĩ wa ũgitĩri wa thĩiniĩ. Na, arĩ mũteti wĩ gatũ ,na arĩ kĩama-inĩ kĩa ODM, kĩrĩa gĩtũrĩte gĩtongioretio nĩ Raila na akuire thibitarĩ-inĩ wa Karen.

Wambere ndĩ ta mũteithania wa kambũni ya thitima ya KPLC nĩ kũmũria kana nĩarĩhĩire thitima kana mita ĩyo nĩnjĩtĩkĩrie nĩ kambũni ya thitima ya KPLC. Wakerĩ okorwo nĩarĩhĩire-rĩ na mawatho mothe nĩmabuate maũndũ megiĩ thitima-rĩ, nĩkũmũria kũrĩa arĩ nĩgetha tũhote kũmũteithia twĩ ta kambũni ya ũtambia wa thitima bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

Wambere, ingĩamba kũria mũciari ũyũ ngirĩndi ĩrĩa mwana wake ararĩ nayo kũmenya kũmenya kana nĩratwarana na ũrĩa cukuru kana mawatho ma cukuru ma gwĩka kothi ĩyo. Wakerĩ nĩ kũmũria nĩ kũmwĩra harĩa tũkoragwo cukuru itũ ĩkoragwo bũrũri-inĩ. Wagatatũ nĩ kũmwĩra maũndũ marĩa mangĩ abataire. Wakana nĩ kũmwerethera marĩhi ma bithi na ũrĩa mathiaga na mbere. Wagatano nĩ kũmwĩra rĩrĩa tũroyana kana rĩrĩa tuoyanaga o mwaka.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩndeithĩtie mũno. Wambere nĩ gũtũma kĩndeithĩtie gũtũma na kwamũkĩra mbia, ũũ atĩ ndirabatara gũkua mbeca bari bari, ũndũ ũrĩa ũhũthĩirie mũtũrĩre na njĩra nene, Wakerĩ nĩ ngenda, kũhũthĩra ngenda ta Facebook, Instagram, WhatsApp. Ũhũthĩri wa ngenda nĩ ũndũ ũndeithĩtie mũno tondũ nĩũrandeithia kũmenyithia andũ ũhoro wa mbiacara ciakwa, ũrĩa mangĩhota kũgũra indo iria ndĩrendia na makahota gũciona kamũira ona matagũrĩte. Wagatatũ nĩcira nĩĩ thimũ nĩ kĩndũ kĩndeithĩtie kũhũrĩra andũ na kwaria na andũ arĩa me haraihu, hihi andũ a bamĩrĩ na arata arĩa me haraihu, arĩa tũtarahota kuonana na maitho gwa kahinda nĩtũhotanaga nĩtũhotaga kwaranĩria na thimũ.

Mbica ĩno yahũrĩtwo mĩaka-inĩ ya hau kabere, andũ airũ matanona wĩyathi wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na maronekana makĩrĩha mũthũngũ kana makĩhĩtũka makĩmũneaga mbeca irĩa mathũkũma mbica-inĩ ĩno.

Ndawa ici cihũthagĩrwo nĩ andũ arĩa mena mũrimũ wa mũkingo. Wambere cihũthĩkaga kũnyihanyihia vairaci ya mũrĩmũ wa mũkingo mwĩrĩ-inĩ. Wakerĩ nĩcihũthĩkaga kũgirĩrĩria mwana kũgĩa vairaci ya mũkingo kuma mamu wao rĩrĩa mwana araciarwo. Wagatatũ nĩcihũthĩkaga kuongerera hinya wa mwĩrĩ kũhũrana na mĩrimũ.

Mũthemba wa mbagi ũrĩa nyendete mũno nĩ mũthemba wa kambuni ĩtagwo Joka Jok. Nĩ kambuni ĩrĩa ĩthondekaga mbagi kumana na ngothi. Na nĩ ngothi ĩrĩa njega, ĩrĩa ya mũthemba wa igũrũ. Na nĩmathondekaga mbagi cia ng'ong'o, cia kuma gũthiĩ mabũrũri ma nanja ciagũkua nguo nyingĩ, mbagi cia ng'ong'o, mbagi cia airĩtu na atumia na cikoragwo ciĩ mũthemba wa igũrũ na citithũkaga na ihenya. Na cithondekeirwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩrĩro.

Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ wa gũthoma kũhetũkĩta intaneti na komputa wa mbere intaneti ndĩarĩ njega, kwoguo nĩ nda thoma hanini ĩgakwama kana ĩkarega kwona ah na wa kerĩ nĩ ndahotire gũthoma na njĩra njega nĩ ndahotire gũtaũkĩrwo maũndũ maingĩ itoĩ ihinda rĩu.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ ndĩciragai kũheo mwana kana hihi kwoha nda, atumia arĩa mohete nda kũheo ciana na nĩ ũndũ ũrehaga gĩkeno bamĩrĩ-inĩ na nĩ ũndũ ũngenagia.

Ng'ano iria njiguĩte kumana kana karũgano karĩa njiguĩte kumana na kwambata irĩma. Wambere andũ maugaga ta kĩrĩma kĩa Mount Kenya nĩkĩrĩ heho mũno andũ nĩmanogaga nĩũndũ wa gũthiĩ mathaa maingĩ. Wagatatũ nĩ kũrĩ mĩtitũ mĩrĩma-inĩ, nĩ kũrĩ mĩtitũ, nĩ kũrĩ nyamũ cia gĩthaka ona na nĩ kũrĩ mahiga marĩa makoragwo njĩra-inĩ icio makĩgeria kwambata kĩrĩma. No ũndũ ũrĩa wa gĩkeno mũno nĩ kĩrĩa monaga mambata kana makinya igũrũ wa kĩrĩma. Nĩ monaga maũndũ ma kũgegania, ta rĩrĩa riũa rĩrambata rũcinĩ. Wakerĩ nĩ atĩ nĩmahotaga kũmenya arata ao kana makahota gũcokanĩrĩria na bamĩrĩ na arata.

Gũbundithia mũndũ ũndũ ũyũ, ingĩmũtwara kwa rũrĩrĩ ta rũrũ, kana kwĩ mũndũ ũĩ gwĩka ũndũ ũyũ nĩgetha ahote gũbundithio. Wakerĩ nĩ kũmũgũrĩra tũmĩtĩ twa gũgĩthiĩ gũgĩbundithio nĩgetha ahote kũmenya na njĩra njega.

Mĩhang'o ĩtarĩ ya gĩthomo nĩ ĩteithagia na maũndũ ngũrani wa mbere nĩ mũteithagia kwaria mbere ya andũ, ta kũruta ngerekano kana, kwonania ngerekano nĩ ĩteithagia mwana agakorwo akĩhota kwaria mbere ya andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa kerĩ nĩ mũteithagia kwĩmenya kĩrĩa arenda kana akamenya taranda ciake. wagatatũ nĩ ũgima wa mwĩrĩ ta gũteng'era kana gũthaka mũbira nĩ ĩteithagia mwana akorwo na ũgima wa mwĩrĩ. Na ũndũ wa mũico nĩ horeragia meciria, maũndũ mau kana mĩhang'o ĩyo nĩ teithagia mwana kũhoreria meciria.

Kĩndũ gĩkĩ gĩthiaga na rĩtwa router, kĩonekaga caiba-inĩ nyingĩ mũno, hakuhĩ ciothe, ndigwĩciria kwĩna caiba ĩtarĩ kĩndũ gĩkĩ. Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩo kĩheanaga intaneti. Nĩkĩo kĩhũthĩkaga, nĩgetha hihi caiba kana ona mĩciĩ, mĩciĩ thikũ ici, kana ona mawabici mahote kũhũthĩra intaneti. Kĩndũ gĩkĩ ona nĩtũrona gĩkĩhũthĩrwo macukuru-inĩ kwa wĩingĩ.

Mbica ĩno ĩronania ũrugũria wa intaneti ya kĩhũthĩka nĩ mũingĩ, na yarugũririo nĩ ũrĩa warĩ mĩnĩsta wa ũkinyanĩria kahinda-inĩ kau, Eliud Walo.

Wambere nĩgũcokeria ajenti ũcio ngatho nĩ kũhũrĩra thimũ niĩ ndĩ ta mũhũthĩri wa apu, kana niĩ ndĩ ta mũhũthĩri na mũgũri wa indo kũhũthĩra apu ĩyo ya Carrefour, ya nduka ya Carrefour. Apu ya Carrefour nĩĩndeithĩtie kũhonokia mathaa, nĩĩhonakagĩria mathaa maingĩ mũno tondũ gũthiĩ kinya nduka-inĩ, ndĩrabatara o gũkorwo na thimũ, na intaneti na thimũ na mbeca thimũ-inĩ, nĩgetha ngorwo ngĩamũkĩra indo ciakwa kana ngorwo ngĩgũra indo ciakwa. Wakerĩ nĩĩrandeithia tondũ ndiranoga ngĩkua indo kuma gwakwa, kuma ngari-inĩ kinya gwakwa mũciĩ tondũ cirarehwo kinya gwakwa mũciĩ.

Mbica ĩno ĩronania mũtongoria wa bũrũri wa rĩu William Samoei Ruto, ũrĩa wacagũrirwo na kĩama kĩa UDA. Na thirikari yake nĩyo ĩrathana ya Kenya Kwanza. Na ararugũririe nyũmba cia mbeca nini, arahe nyũmba icio andũ a mũkuru. Marĩrĩhaga ngiri ithatũ na magana matano o mweri, harĩ mĩaka thate nĩgetha mahote kuoya nyũmba ciao kana nyũmba icio nĩ getha cikorwo ciao.

Ndona ũũ, ndĩreciria mũtaratara ũtarĩ wa gĩthirikari ũrĩa wonagia andũ kũhũthĩra intaneti na ngenda kwĩmathĩra ũboco wao wa o mũthenya. Na, nĩ mĩtaratara ĩkoretwo kuo icigo-inĩ ngũrani. Nĩtũronirwe mararĩ kauntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ na nĩmarabundithirie andũ ũrĩa mangĩhũthĩra na kwĩmathĩra ũboco wao wa o mũthenya.

Kahinda ga kũhurũka mathaa-inĩ ma cukuru nĩ marĩ bata mũno. Wambere nĩmateithagia ciana kũhoreria meciria. Wakerĩ, nĩmateithagia ciana kana ciana nĩcionaga kahinda ga kwaria na arata ao. Wagatatũ nĩmaheaga kahinda ciana kũrĩa, ciana nĩcihotaga kũrĩa nĩgetha magĩe na hinya wa gũthiĩ wa gũthiĩ na mbere na mathomo. Na, wa mũico ũndũ wa mũico ciana nĩcihotaga gũthaka.

Gĩcagi gitũ kĩhĩmbĩirie gĩthomo kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ, wa mbere nĩ mekĩrĩte intaneti mĩciĩ-inĩ, koguo ciana o kahinda o gothe nĩ marahota kũhũthĩra intaneti. Wa kerĩ nĩ magũrĩire ciana ciao thimũ cia gũthoma nĩgetha mahote gũtaũkĩrwo gĩthomo na njĩra njega.

Kindũ gĩkĩ kĩhũthikaga mũno mũno caiba-inĩ, aah caiba cia kana kompiuta cia caiba ndũngĩaga kĩndũ gĩkĩ. Wa kerĩ, kĩndũ gĩkĩ niĩ nĩkĩndeithagia ngĩhũthĩra macini yakwa, tondũ nĩhũthĩraga macini yakwa gũcora, ĩĩ nĩnjoraga nyũmba, na nĩkĩndeithagia mũno.

Mbica ĩno ĩronania rũrĩrĩ rwa rumbwa, ĩronania baba na kahĩ gake, hihi baba ũyũ arageria kũrathima kana gake kanini.

Nĩnyendete ũndũ ũyũ mũno tondũ nĩũhotaga kuonia ciana kana ũkonia andũ ũkonia ciana maũndũ ngũrani. Wambere mwana nĩahotaga kũmenya gũtuĩka mũtongoria. Wakerĩ nĩabundithagia maũndũ ngũrani ta kwamba hema. Wagatatũ nĩũbundithagia andũ kana nĩũbundithagia ciana iria cikoragwo gĩkundi-inĩ kĩu kũrutithania wĩra hamwe. Na wagatano wa mũico na wa kana nĩũbundithagia mwana gũbuata mawatho na mĩkana.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ ndona ũũ nĩ ũgitĩri. aah Kamera ici cia CCTV nĩciteithagia mũno nĩ ũgitĩri. Ona nĩciteithĩtie mũno macira maingĩ. aah Wa kerĩ, nĩ ũhũthĩri wa tekinoronjĩ. aah Gwĩkĩrwo kwa CCTV kana gwĩkĩrwo gwa kamera ici cia CCTV nĩkĩonanagia andũ nĩmarahĩmbĩria tekinoronjĩ na njĩra njega na ĩrĩa yagĩrĩire.

Wambere, ũhũthĩri wa ngaci nĩ ũndũ ũhĩmbĩirio na njĩra nene na nĩũcenjetie mĩtũrĩre mũno. Wambere nĩĩteithagia kũruga naihenya. Wakerĩ nĩĩhonokagia mathaa, tondũ kamũiria wakie mwaki wa ngũ nĩũrĩaga mathaa mũno, no wahũthĩra ngaci nĩũhonokagia mathaa mũno. Wakerĩ nĩĩragitĩra atumia kumana na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na ndigo ya ngũ. Na, wagatatũ nĩĩrarteithia rĩera ritũ tondũ mĩtĩ ndĩratemwo ta mĩaka ya hau kabere, kuoguo nĩrahonokia rĩera ritũ mũno.

Kaũntĩ ya gĩthumo, nĩ ĩrĩ thibitarĩ mĩrongo ĩtatũ na ĩna cia kanjũ na ũmwe wa cio nĩ jaramogi oginga odinga teaching and referral, thibitari wa kerĩ nĩ thibitarĩ wa Avenue, na thibitari wa gatatu nĩ thibitari wa gĩthũmo.